Ore entoki nagira aasa tene, na kitodolu ajo osirua etiiki tene, osirua lolarikok le musikiti amu ilchumari na kulo pooki, niaku kitodolu ajo osirua lo larikok le musikiti, naa ore kulo arikok le musikiti na kitodolu ajo keeta ewueji nindipa atabai terikore enye, ashu esiai sidai natasaa niaku kegirae aipongesa ashu aisho ninye anashe tesiai sidai natasa terikore enye niaku kitodolu ajo ore eneweuji na osirua lolarikok le musikiti oti ene.

ah Ing'as ake ajing'u sipitali enaa oltamuoyai, nijoki oldakitari akamuoi aning'ito ajo mara sidai, naa ore n aa ele kirobi laata naa kaning' kaipising'a nkumeshin, naa kairrog, naa kaarr enkima kewarie, mairura. Ore tenairrog naa kaning' anaa kemme orgoo, arashu aning' anaa kaaya lukunya oleng', neaku ayou nai nekincho irkeek arashu nikibak amu aagira aitanyamal oleng' naata orkuluk oleng' naake aasing'ita neaku nena nyamalitin naata.

Ore sababu nemekure egira ainining' isinkoliotin leapa naa tengaraki sinkoliotin le oshi taata lootupukutuo. Amu keaa ninepu ajo kore eishoi etaata naa sinkoliotin letaata enyorr ainining'o aalang' sinkoliotin leapa loinining'i apa. Neaku kore entoki neiko naishangia metaa naa ore oshi sinkoliotin looshi taata naa ekeata bits kumok nemeata naa liapa bits. Ninepu ajo mekure ening'i liapa tengaraki naa bits naata leoshi taata neaku nena naaikuna metaa meinining'i sinkoliotin leapa.

Ore nkoitoi naadamuni teneetae entumo emurua, naa inkoitoi sidan naimakieki apa tenkae tumo ashu te, tentoki apa nairoroki kuhusu emurua. Neeku, kakwa oitoi ekedamuni ajo kakwa oitoi apa kiimakitia naidim ataret emurua arshu naya emurua dukuya. Neeku ore ntokiting nadamuni, naa ntokiting sidan ake naretisho. Naisaidia iltung'anak pookin lemurua, neme oltung'ani obo. Neme larikok ake openy eponu aisaidia, kake iltung'anak pookin lemurua. Neeku, aing'asing'asa ayiolou ajo kakwa oitoi ama kiimakitia arashu, kanyioo sidai nikitejo apa.

Ore eneiko muruatin naa pengasa ninche aninguno nenyoraa nemeitoki atii enkiba atua ltunganak nemeitoki ataboitata tenebo arashu aas sidan naidim ataret ninche arashu nemeitoki aya enkisuma boo neaku ore enyorara onaiboisha na ninche naidim tomuruatin sidan pelo dukuya

Ore na dukuya na ekisho engolongu iltungana m eeta meyiolo airiamari tenebo, nemeyiolo atas esiai tenebo, amu teniaku iyata oltungani ogolongu, la tenijojo matas ena nepashari ake ninye, tenijojo mataas ena nemelotu ninye, ashu nemetii atua ilkulie tungana, niaku inepu ajo kisho ina iltungana metogolongu, ne nelakino ninye atasisho tenebo, niaku ore engolongu kitaa enkiroroto oltunganaak ooncheriani olosho torok.

Ore oltungani kitok naa kifaa pirura isai isiet ake , oltungani taa duo lememwoi ,nemeeta enyamali , nemeeta shida yeyote ,oserian kabisa. Kifaa paa isai isiet ake irura .ore enkerai kinyi nifaa pirura isai tomon aare. Ore duo oltungani naa omwoi nimindim aipimaki nai esaa nairura ashu esaa nainyiototore amu kitegemea naa osesen lenye. kake ore oltungani normal naa kifaa pirura isai isiet ake ninyototo aas esiaai.

Ore entoki nayaua embatata ongarin naa irbaribarani torok ,inepu ajo ketoronok orbaribara nelotu ake duo engari nepuki enkeju arashu nebatata nitoki ake ore embatata ongarin tenekwet engari inepu ajo kekwet ngarin torbaribara ometaa kalakino aithibiti speed enye ni sababisha embatata ongarin ,ore enkai toki nisababisha embatata ongarin naa nemifaa peelang

Iliki ake oldakitari ajoki ,daktari ore olchani likinchoo nituaitobir ,amu atooko ake ele Shani naas niaku kaikuni osesen neaku inji ikununye osesen Lai .neaku itu apa aitobir ele Shani likincho. niki taata oldakitari tenaa inyalakine olchani ashu inji ifaa pias ena o ena pee kitum aitobirakinoyu ele Shani laishoo. Arashu kiliki ninye nkoitoi